Amosi kanyo ja uso, ber ahinya intie maber ,antie, aneno ka in gi avokado ka maler, ee avokado to ochiek ka auso gi bei mayom ma, yawa to koro avokado ni mabeyo gi to koro iuso gi nango? modongo go gin siling piero adek adek matindo go gin siling piero ariyo ariyo, ee yawa to koro kadwa nyiewo adek madongo gi matindo ariyo tok koro idhi uso na nango? Aaa koro adek madongo gin siling piero ochiko ariyo matindo en siling piero angwen, aa yawa jauso yawa, bei no dong ni malo ndi mano siling mia achiel gi piero adek, an mana gi siling mia achiel kende, ee mano to tek yawa mano idhi diya a a an mana gi siling mia achiel kende, mano kara kaw ang'wen, kaw ariyo madongo gi ariyo matindo ,ee yaw ok dang ingesa kata achiel, aa abiro ng'esi chieng moro, kawuono kaw akawa kamano chieng moro ka achak akelo, to abiro ngesi

Teknolojia okawo okang' maduong' sana e somo manyasani nikech ng'eny nyithindo kata nyithindo manyasani ng'enyne gisomo kokalo kuom teknolojia ma en nikech king'iyo kit somo manyasani ma idendo ni cbc nyithindo dwarore ni oti gi gik moko kaka sime mondo mi ginyal yudo rieko kata gitim tich mane omigi e skul, sani bende inyalo yudo ni jyithindwa manie sekondar ka gitimo nonro ewi wach moro kata nyithindwa manie mbalariany ka gitimo nonro ewi wach moro madhi mbele e aluora gitioyo gi teknolojia gitiyo gi gigo manyasani mondo mi ginyal nono matut ewi weche go koro omiyo teknolojia en gima sani osekawo okang' maduong' e somo manyasani kendo ibiro yudo ni tek e aluora ma ji pok odongore ahinya mar mondo mi giyud kata gitim nonro gi e yo makare, koro omiyo teknolojia sani dwarore kendo nyithindwa bende wigi otegno matiendeni ni gimanyo somo e okang' mopogore koro teknolojia en gima ber kendo gima dwrore kendo gima nigi okang' maduong' e somo manyasani.